Mokuongo inyiew ring'o. Ka isenyiewo ring'o, to ing'ado matindo tindo to iketo epi to iketo e gas kata e jiko to chiek. Ka osechiek to ing'ado kitungu kod nyanya kod hoho, dania kod kitungu saumu, ing'adogi e sende mopogore opogore. Kaeto idhi ikawo ring'o to ithiwe pi to ikete sufria kiseketo e sufria to iketo mo tiloko iloko nyaka olokre marabuor. Ka oselokore marabuor to iketo kitungu matin kasto iloko iloko kiseloko iloko to iketo chumbi moromo to iloko iloko aeto iting'e to ikete piny aeto iume. Kaeto mchele ing'adone kitungu kod kitungu saumu to iketo ne mo e sufuria to iloko iloko ka iseloko iloko to ikawo nyanya to iole to iloko iloko to ikawo michele to ikete kod karot moseng'ad matindo tindo to iloko iloko kaetom ketone pilao masala matin to iloko iloko ka iseloko iloko to iketone chumbi kaeto iolo ne pi moromo to iumo to chiek. Ka osechiek to itoko e san. Itoko mchele matin moromo aeto iketo ring'o moromo aeto kod hoho kod danie be iketo e bathe kanyo, aeto ing'ado ndim be iketo e bathe kanyo mondo mi onen majaber. Aeto iketo ne wendo mondo wendo ocham

Dwarore ni mondo jofuambo oland weche matimore e aluoragi, mondo jok ma odak e aluorano ong'e gik matimore e piny. Samoro nitiere gik matimore kaka nek kata kuo gi kod ang'enge matimore e gweng' to jomoko kia. Gimoro kowache eyamo kata ka jofuambo owache e televisen dhi miyo ging'eyo ni to kamoro kae kiwuotho molewo to nitanyalo nitie jok manyalo mayi samoro inyalo negi kata samoro inyalo inyalo kwali to idhi to ilal kodi to idhi tinegi machielo koro onego bed ni ilando gima timore egweng' to jopiny bende onego obed ni wonjo gik matimore egweng' mondo mi ging'e gik matimore e gwengegi mondo gik marach kik timre negi.

Mokuongo kabich inyieo to ing'ado, kiseng'ado ting'ado kitungu to ma ok chiel ma iloko aloka gi mo marach rach. Ae mar arito ikao ring'o ma oregi to ichwako tipore chumbi ting'ado ne kitungu matin, to nitiere poda moro miluongo ni beef masala, ikao to ipore matin to iloko iloko aeto ikao to iketo kando. Aeto macha alod mto idondo maber, tiluoko tichwako maber, kisechwako maber, tichiele gi kitungu kod mo aeto ikete chumbi matin moromo. Aeto ring'o inyieo ring'o tiluoko ting'ado, tichwako, kosechiek to ing'ado ing'ado matindo tindo, kiseng'ado tichielo kisecchielo tiketo kanyo. Ae mchele bende, ikao mchele ikao kitungu lu ikao kitungu aeto ichielo godo mchele, tikao carrot ting'ado matindo tindo tikete aeto ikao minji tikete tiloko iloko tiumo to chiek. Aeto ikao machunga ting'ado tikete e wiye.

Wach manyien masewinjo e ndalo gi mayudo ka mit ahinya en ni e skul mar Eldoret National Polytechnic nitiere riwruok makelo nyithindo kamoro, makelo nyithi skul kumoro achielo mane nyothindo ne duso miel kendo nyithindo ne ndiso wuotho kuonde go mondo mi oyiergi kaka Miss Poly. Chieng mane nyako moro owuok kadhi wuotho e mbele jii kanyo torwako lewni moko ma oweye duk matin tokare lewni gi neok otwe maber, sama koro oseidho malo ewi bao cha koro owuotho mondo jii one kaka onge wuotho maber to lao nolwar ne piny kaito ochako wuotho duk kar kanyo ma jii mangeny nokao video mare moketo e mitandao mane koro nomiyo nokelo wichkuot lakini bende ne en gina lombo ahinyha nikech ere kaka dang' irwak lao maok omaki maber maluar e mbele jii, kelo wichkuot

Wach manyiem mowuok machiegni ma omaka ahinya en ni nitiere nyako mor mong'ere ahinya e mtandao kae, iluonge ni Milly wa Dok. Ne awinjo kowacho wach mabuoga ahinya. Nowacho ne ti "Dok no osekao video mag ji mang'eny, jogo moyango, jogo monindo go, en gi video maricho richo e simbe, kendo nochwoyo mamano sindande malich, mamiyo onindo. Samoro mamiyo, samoro otwore. Yani gik ma otimo lich ahinya. Ne odwa nyaka nindo gi nyathi mamani. Ng'anoe ok ong'at maber kendo gino omiya buok ahinya. Omiya lworo kendo omiya alworo ng'ano ahinya makata kadiponi atwo, to okdagomb ni mar mondo omi othiedha. Omiyo mon mang'eny olwor makata gidhi nyuol gi pala, okgigomb kata ni ati, ni ng'atni ema mondo omi okonygi. Gigombi ni daktari moro ma opogore em mondo omi okonygi e nyuol.

Thuond weche mawinjo kawuono en ni ati jii omor ni kiny en chieng ma jii okdhi e skul kuom nyithi skul kendo kiny en odiochieng mar yweyo kendo kiny en odiochieng mar Waislamu ma waislam dhi sherekea go odiochieng gi mar gi mar krismar margi

Gimonego atim mondo abed ja kanyo mar minyonge mar uwezo en ni, onego bedni ati ang'eyo gima, Uwezo no wuoye. Ok onego bedni adhi kuro to akia gima Uwezo no wuoye. To onego bedni ang'e ndiko kod somo, tonego bedni ati ang'eyo, wuoyo kod jii maber nikech samoro jomoko nyalo nyalo biro manyo kony, to wuoyo mari marach dhi miyo ariembo welo mabiro, manyo kony kuom jo Uwezo go. To onego bedni ati, in kod rieko, mar konyo ji, kata wuoyo kod ji, kata hoyo ng'ato. Samoro en gi, sida ne moro mogombo ni, onyis ng'ato mondo ng'ato okony omany kaka konye. Koro owinjo bedni in gi rieko mar hoyo ng'ato

Kae dwaro gi gima tiyo kod stima. Kae mokuongo dwaro ng'at mongeyo riembo gini, koro ng'at mose, nigi tiegruok mathoth mar riembo gini ae dwarore kube motingo yath michiero go yath e majand chai ni ae dwarore ng'at mosomo kendo onegyo riwo yedhe mikiro ne majan mondo kik kir ne majan ni yath mangeny kata yath matin madhi miyo majan wang to kelo wang e kampuni

Ee gini toyudore e gweng'wa lakini jok midewo ema nikode. Ok en mar jii tee, ok jii tee man kode. To giminyal tim kode, en gimitiyogo e suso oduma. Koro sama in goduma mang'eny chande, to samoro suso gilueti otami, to idwaro kony. Idhi timanyo gini, tiketo oduma to okonyi suso, e dakika ma matin ahinya. Inyalo tiyo gi gimoro dakika matin ne dakika pradek, isesuso kata gunde ang'wen. To kendo omiyo ng'ato, tiyo tich tiyo mapiyo piyo, miyo oduma ok kethre e dier ot

Tijni nikod nengo e aluora wa ahinya nikech sama isemako rech kiyudo rech e enam to rech inyalo tii kode ka chiemo kendo okelo protein mangeny e del tomiyo ng'ato dende gerore maber. Mar ariyo rech sama iuso chand etokelo pesa nikech rech maduong kamae idhi ngade matindo tindo tiwange tiuse ei Kenya wa ka kata samoro inyalo lose alosa kamano tigole tiuse e pinje maoko madhi kelo mwandu e pinywa kar kae kendo miyo pinywa dongre ahinya

Gini en kaka chumbi chumbi ma sa madhiang' osea chiemo chande, sa madhiang'o ae kwath to idwa nyiedho. To ikawo gini, tiketo ne e gimoro, tiketo ne to onang'o. Sama onang'o to omiyo dhiang' ni kod madini mang'eny e dende. Kata inyalo kao tikete pi madhiang' modho to miyo dhiang' ni madini, kendo dhiang' minyiedho bedo kod chak mang'eny ahinya, kendo bedo gi dhiang' ma bedo gi ngima maber ahinya.